Kit nebo komonut en yu ko noton sirkalit nekiwendi nekikuren jubilee nekikotuyetab kee nekibo president Uhuru kenyatta ak nekirupeiwondenyin William Ruto ne inendet ko kondoindetab emet inguni ako kibo komonut anyun amun kiboisheji bik anan kikochi bik kasisiek chechang asikobit kotestaa boisionik chechang en emet, bokomonut anyun koroitet amun kiribe bikab emet kou en ngalekab kaliet ak kebaa ngalekab kechobot ortinwek, ak en ngalekab konyoisoshek, ak kebaa ngalekab somanet kokitoreti koraa sirkalinitet amun yon mosomoso bik komonyoru keljin anan yon mosomoso lagok komotun okot konoe kole tos nee nenyolu keyai netoreti en betushek chekokoechekitun bokomonut anyun koroitet amun toreti chitugul konyorjigee kit nemoe.

Inoni koyon konyo metinyun kot noton neo nebo KICC noton keyoe tuyoshek en atkan tugul ii kondoindetab emet anan ko kondoik alak chebunu emotinwek cheterter kou maraa kondoik chebo South Africa, anan ko kondoindet ot nebo Sudan ii, anan ot kebee koraa kondoindet nebo Uganda koyuto kotam koyoe bik kotoret bik sikobit keyai ngalalet nebo komonut kot missing' anan komaran mi kit nekotesetaa en emetab Kenya kebendi yoto sibakobit kengalal, alan komaran miten kondoindet nekomoche kongalal anan komoche komwaa inendet koke owendi obeljinigee ngecheretab president anan ko ngecheretab governor koyuto koimuch kongalalen sikobit koborostechi bikab emet kokararan koitet kot missing' amun kiyoe tuyoshek cheterter en atkan tugul.

Ochome boisioni amun kotun kokimiten chi nekimasal karinyin anan nekimoinde kit netot konae karinyin kokiyai noton inendet kobet karinyin amanai kole kondoo ono, kondisal karingung anyun ii ko kor konobete angap ibestosi ok chebo bik kou ye ikere en yu kakisir ak kesal koraa kokor konoe chito nebo kole karini konenyun , ako koraa kor komonome chi amun mokonye lelen kingen karinitet kobokomonut anyun ingeyai boisioniton sikor komebet anan komenete karingung nebo komonut anan koki aketugul nebo komonut, koboishoniton anyun ko kararan en chitugul sikobit komochunchun anan konam karit nemanenyinet neimuch kor ketotyi kesit anan ko kiruoket anan okot kinde bain koraa chebo rabishek chechang chemaran kamakotindo.

En yu konyone metinyun kot notet nekeng'eten ng'atutik ne po senetaek en yuton akere kakisir kele Senate kotok kele ireyuto ko bunge ne po senataek koyop counties artam ak tisap chepo emoni ep kenya icheket koche kikikwai sikopit kotoretge ak Mpiesiek ak kandoik alak sikopit kokweri emet anan kondochi emet en komie akomong'ong ng'atutik chekiboisien en atkan tugul chekorkomiten kaliet akomii kora boisionik cheityin chituugul en emetap kenya.